Ahero mar machungwa, mar machungwa no ahero nikech en gi ndhadho ma mit. Kendo, machungwa noendo nigi gik momede dendwa mame mamiyowa teko kendo makweyo chunywa.

Mokwongo wan kod chiemo molos noendo, marariyo wan kod ojikni mitokogodo. Nitiere mesa ma okete chiemo, wan kod lewni ma jotoko rwako. Ntiere wuoche ma achiel kuom joma toko bende orwako, alafu hema ma jotoko obetenoendo. Kaka ma okete chiemo no, bende.

Mokuongo nyimbiego aluokogi maler, bang' kaseluokogi maler to amoyogi magituo. Kasto aloso rimo moregi kata remo mochiel. Bang'e to ang'ete e nyimbiego, kasto awe gituo matin. Bang' kanyo amoko jiko, akao maka tamoko godo jiko niendi. Kasemoko jiko, takao nyimbiego eko tapango e wie kanyo ka jiko osemoko makoro liel maber. To apangogi e wi jiko noendo. Bang' kanyo to koro alokogi ka ang'iyoni kik giwang' kendo gichiek maber mainyalo cham.

Chieng'no ne amondo e puodho kane wadwa chako puro ka waikore ne pith mabiro manyien. Ne atiyo kod gembe to ng'at mane onyisa ni adhi akonye tich netiyo kod tinga mapuro noendo. Koro newachako tich, opuro gi tingane to an atiyo gi gembe, kendo nafuenyo ni tingane dhi piyo ahinya. An koro napuonjra apuonja kanatimo tijnoendo. To koapoya nono, ka jalni nepuro to brek mar tingano nodhi ochot, kendo ka brek ne odhi ochot to tinga koro neringa ringa. Notem kako onyalo mondo omi omak brek to breko nok makre. Jalno nochikore, mowe tinga modhi otuomo yien, eka tinga nochung'. To jalno kanochikore noyudo hinyruok. Anbe e hali noendo ne abuok, but bang'e to watere osiptal mondo thiedhe.

Mokwongo abro chielo fulu niendi, momit kitungu gi nyanya mamed e dania. Marariyo, abro ng'ino kuon, atedo kuon maroma, kata manyalo romowa kapo ni wan joma ng'eny. Tatedo kuon noendo, machiek. Maradek, alot mito en achwake, kasechwake mosebedo mayom minyalo cham, taole mana chak matin. Kasto amedo gi mo, seche ma ichiele gi kitungu kende.

Jotelo ne weche mag pur kaachiel gi jo ta tije mag weche mag pur. Orado kendo gigoyo picha kanyakla bang' wacho weche ma nyalo bero pur, kata ma nyalo tero pur e piny Kenya kae e okang' ma malo.

Mondo omi puodhoni ne bed machal kamae, rawerani endi notiyo gi tinga kane opuro, to bang' puro, ne opidho lum e puodhoni endi, mondo oti.

Rombe motho e kundgi, mae nyalo timore kalure gi monj mar lee, mane omonjo rombegi nikech ka ang'iyogi maber taneno ka gima nyimbi iyegi owuok oko. E bathgi, jago moro ochung' gi beti ,ong'iyo rombego eko.

Mokwongo abro nyise ni wuoyo e mbele ji dwaro mijing'o mang'eny ahinya, koro onego obed gi dwol mawinjore ma iwinje nyaka gi ng'ama obet chien ei alworano endo. Mar ariyo onego obed ng'ama ondisore mondo omi ng'ato ochik ite kowuoyo, chuno ni en be kaka ng'ama wuoyo e mbele oganda ondisre. Mar adek, abro puonje ni onego ong'e thor wach modhi wacho e mbele ji, onego obed godo ni ong'eyo gima odhi nyiso ji. Kik obed ng'ama koreka dwaro golo sime kata otas moro mondiko ni osik ong'iyo ka owuoyo gi ji.

Mokwongo abro puonje kaka onego owuo kod ng'at ma obiro mondo omi oliele. Mar ariyo, abro puonje kaka otiyo gi masinde mantiere e iye kanyo, mag lielo godo kastama. Mar adek, abro tiyo kod masindego eko ka apuonje kaka onego obedni olielo kastama kod wicho kokgi, kendo bang' kanyo, apuonje kaka onego obedni olwoko wi kastama maler gi pi .

Mondo mi chag ni obed kaka koro en niendi, ikawe to ikane ei kube kata agwata. miumo wiye. Bang' kete ei agwata kata kube to nitiere maka marazteng' ahinya buch maka marateng' miriwe godo mondo mi oyud ndhadhu mar wach wach nendo. Bang' mano to ichako ikane mar ndalo ariso kata adek mondo mi opoti. Kasto kosepoto kosepoto bang' ndalo goeki toile ei okombe king'iyo kabe oyudo ndhadhu madwarore mar wach wach noendo nikech bedone mawach no mano emit mare.

Tinga niendi yudore e aluora mara. Thothne itiyo kode e kunyo lowo matek ahinya ma seche ma jopur iko puodho margi e aluorana ma antiere.

Koth ochwe mang'eny kendo oula omwomo ma odhi e kar dak mar jogi endi. Chunogi ni koro nyaka giwuogi ka gimanyo kuonde ma bet otuo mabor kod kama pi opong'ono endo.

Jopiny golo minyaga ma sekunore ei yawoni endi. Minyaga niendi nyalo kelo tuoche mang'eny machalo kaka cholera ka ok orite maler. Kendo minyagani lilo aluora mar jopiny nikech ong'ue marach.